Kidwaro r egister namba mar nyamburko manyien, ka nyamburko maya oko mar Kenya ka to nyaka ikuong idhi indike mokongo, sama idhi ndike to ichulo gima iluongo ni custom duty and levies. Kisechulo mago to idhi e mbui mar NTSA to iyao gima iluongo ni NTSA tims akaunt. Ka iseyao akaunt no to ioro registration, ioro register mari e tims kae e tims kanyo kata e mbui mar sirkal. Kiseoro mago to ichudo ,ichudo ,kisechudo to chudo ni luore gi engine, engine mar mtoka ma inyiew, koro engine ka engine mar mtoka chudo gi opogore. Kisetimo mago tee to ioro, kiseoro ioro gino e mbui, kiseoro to irito mondo miyi namba manyien mar mtoka. Koro ka namba, kise, namba manyien mar mtoka mar number plate biro ekind ndalo adek to abiro, to log book mar mtoka to wuok e ndalo adek. Kisetieko mago tidhi tikao namba ni manyien

Gima biro e pach akeno gini aneno mbolea, aneno mbolea minyalo tiyo goo e puodho kendo rabolo mokete pii kamano itiyo godo e nego kute. Itiyo godo e nego kute manie puodho kendo itiyo kode kaka chiemo ne gwen kata ne jamni moko

Nairobi expressway nigi mbui minyalo chude, koro kidwa ,kidwa rwako nyamburko e register mar ETC nitiere yore ariyo, inyalo apply e mbui kata inyalo dhi achiel kachiel e ofise gi, to ofise gi nitie Nairobi Expressway plaza manie Mombasa road, city Cabanas. Koro kidwa oro nyamburko e register marie yor mbui tidhiye mbui mar Nairobi expressway portal, kisedonjo kanyo tihi yao akaunt mari to kiseyao akaunt to odhi penji kidwa register kaka ng'ato in iwuon koso idwa register kata kambi kata udwa register kaka dhano mopogore, dhano mangeny. Kichopo kanyo to idhi chiwo opande mari kata passport mari to kisechiwo mano to ichak ichiwo logbook mar mitoki no.Kisetimo mag tee, kisetimo magoma isedonje mbui tidhi ndiko, idhi diyo kaka ondik ni apply for ETC, kisediyo kanyo to idho keto copy mar, idhi keto ID mari togi logbook mari

pith mar onjiri ema aneno kanie pichano kendo ngama ni kanyono ong'iyo gi kendo onjiri go oket gi e gima chalo crate go kendo moko owuotho malo kuonde go.

Lee mag bunge mag Garissa county konyo jo Garissa county kamiyogi tije e ekembe mag lee go. Kendo welo ma a e counties ma oko kata ma ae epinje ma oko dhi Garissa county mondo gi nee lee go. kendo ma endi kelo ne jo Garissa country pesa. Koro kelo ne jo Garissa county pesa. Nyithindo bende dhii kuondego mondo gi som gi yud tiegruok eyore eyore mopogore opogore mag kaka lee go dak, kaka lee go chiemo kendo kaka le go dak gi jii egwengego

Nyak okuong mokuong oyier ni odwaro decoder mane nikech DSTV nigi decoder airyo, nitiere zapa, zapa HD mar mana gik matin tin to nitie explorer motingo gik mangeny. Koseyiero decoder modwaro, to onyalo nyiewe kotiyo gi namba mar star four, wo three hash kata onyalo dhi e duka kaka jumia, jiji, kata e supermarket mar Carrefour kodhi, odho onyiew, odwa, odho okawe d decoder mare. Kosekao mano to odwa ni oyier, kedno oyienro ni odwaro subscription mane, nitiere subscription ma opogore opogore, nitiere mokuongo miluongo ni lite, lite ichulo mia abiri prabich dwe ka dwe, nitie miluongo ni access michulo aluf achiel prabich dwe ka dwe, nitie miluongo ni family michulo aluf ariyo mia achiel dwe ka dwe, nitiere compact michulo aluf adek mia ochiko dwe ka odwe. Kosechulo mago tee moseyudo decoder to omanyo ngama be ngama nyalo ketone decoder no ng'ama oyiene keto decoder no gi kambi kasto koseketne decoder no to

Jofwambo kalando gik magin miriambo maendi nyalo hinyo ngima oganda. Jofwambo kadwa lando lendo modok nyakonchiel kuom ranyisi kagin ndalo siasa to gidani giland lendo modok nyakonchiel gini nyalo kelo tulo e kind oganda kendo nyalo kelo dhano gore. Jafwambo kasiko lando gik maricho richo kaka tho, nek, weche anjawo, maendi nyalo miyo ng'ato stress kendo nyalo rwako luoro e chuny oganda.

Nyaki kuong idhi gi kich ka kich osebet, to gidhi loso moo margi kagiloso moo margi ka moo margi osechiek tidhi tigolo moo margi no.

Akuongo ayie ni nitiere deko mar ndege asto anyiso jowuoth gimomiyo ndege odeko kasenyiosogi gimomiyo ndege odeko tatemo leronegi sama ang' ndege newuoge akwagi ng'uono kasekwagi ng'uono tatemo mondo abed kanyo kaginena.

Ma en abokado mosiagi .To abokado mosiagi osiage molos kode juice ma imadho. Kendo juiceno konyo e oga engima dhano ka ng'ato omadhe.

Aneno rombo momaki mithiedho. Kendo jok ma momake gin jok ma jo vetenary mathiedho rombono. Aneno ka rombono oketne nyaka namba mare manyisoni en rombo makama kama.

Aneno alode mopogore opogore manigi nengo. Anen alode miluongo ni lettuce manigi nengo. Aneno cucumber nigi nengo. Aneno pilipili hoho ma kwar nigi nengo. Aneno karat nigi nengo. Aneno gimi luongo ni peas nigi nengo.

Gini yudore eute kuonde miuse ring'o kendo iluongeni bor. Borni inyalo leny miloso godo moo ma kisungu luongoni talo oil. Moo mitedo godo chiemo kendo en moo maonge chemical moro amora.

Kanyo aneno kichwako ichwa ng'ato dwa chwako it mapera. Gima nie sufuria kanyo no en pii to kendo gik manie iye kanyo moket e pigno en it mapera.

Sikri skrill ennn gima kisungu luongoni digital wallet. Yano ofuku manyasani kendo itiyo kode echudo e mag mbui. yani online payments. To skirllni ober nikech inyalo oro kode pesa ne ng'ama nigi skiril wadu. Kendo inyaloo oro kode pesa e bank. E bank manie e kenyaka kata e bank manie pinje maoko. To skirilni bitiyo godo echudo mag mbui yani online payments ober e chudo mag mbui nikech onge onge gi gir nyingi kata di kata gi nambani mag bangi michiwo ok okwayi gimoro amora. Kendo skiril ber nikech inyalo tiyo kode epiny moro amora yani gi gi kaluregi pesa mar kan marr pinyno.

Wang' jowi moher ahinya e kenya ka iluongo ni citizen tivi. Citizen tivi oher nikech ka ochopo e tung' piny kenya kamora mora ma intie ibed garisa, ibed kwale ibed kisumu, ibed kanye mano citizen tivi kelo kendo citizen tivi oher ahinya nikech okelo okelo tugo mag cinema molos e kenya, kaka ndalo moko nokelo maria, ndalo moko okelo zora kendo sani okelo sinema mar neema. Citizen tivi miyo oganda moro e yore mogogore opogore kaka: ntiere kipindi mekgi gi kaka ten over ten ma moro oganda matindo tindo manie kenya ka kendo, citizen tivi kelo habari mopwodhi ma gin godo gadieri.

Oganda gi tiyogi lowo eloso agulu. Lobegi magigolo egeng aorni kendo ogandagi tiyogii agwata eloso agulu. Agwata gikawo gituoyo kagisetuo to gi golo gik manie eiye tete. To agwata gi gitiyo godo eting'o gik moko kaka chak, ting'o gik moko kaka pii ting'o gik moko kaka mor kich. Kendo kendo giloso gi agulni gi tung dhok. Gikawo tung dhok togitucho. Kaisetucho tung dhokgo to gigolo gik manie eiye tete .Todong' toloso agulu gik minyating'o godo pii inyalo ting'o godo chak